Andũ a rũrĩrĩ rwakwa, maceragĩra ndagĩtarĩ ta rita rĩmwe harĩ mĩeri ĩtatũ. Ũũ nĩ tondũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa andũ nĩ manjirie kũrĩaga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na nĩ matariruo ũrĩa magĩrĩiruo nĩ kũrĩaga, rĩu andũ arĩa makoragwo magĩcerera ndagĩtari ,nĩ arĩa marĩ na mĩrimũ ta ya sukari, kana gũteng'era thakame. Na andũ aya kaingĩ makoragwo nĩ andũ arĩa akũrũ, na nĩ mathiaga thibitarĩ-inĩ nĩguo maheo dawa ciao cia mĩrimũ ĩno.

Thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, tũmenyerete kuhe mĩmera maĩ kĩroko rũcinĩ rwa tene riũa rĩtanara. Noũ nĩ tondũ nĩguo tũtigaitĩrĩrie maĩ macoke manyuuo nĩ riũa. Ningĩ, tũtindaga tũtakũhe mĩmera ĩyo maĩ mũthenya mũgima tondũ riũa nĩ rĩakanu mũno no hũainĩ gũkĩanjia tarĩ kũgĩa nduma, hau nĩho tũheagĩra mĩmera itũ maĩ tondũ nĩ ĩkũrara ĩkĩgucia maĩ mau ũtukũ mũgima na kĩroko ĩgakorwo ĩrĩ ona wũigũ wayo.

Aya nĩ ndagĩtarĩ, na ndĩrona ta mehumbĩte nguo cia kũrigĩrĩria kũgwatio mĩrimũ. Nguo ici nĩ ciragirĩrĩria rĩera kũingĩra na ningĩ kinyagia wũigũ ũrĩa wĩ kũndũ gũkũ, kana maĩ mothe mangĩhutania namo matingĩtonya thĩiniĩ wa mĩrĩ yao. Rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, nĩ ndĩciragia mĩrimũ ĩrĩa ĩtũgũmĩire gũkũ Abirika, mĩrimũ ta embora, na korona ĩrĩa yatuĩkire ya kũnina andũ aingĩ mũno.

Wa mbere nĩ kwamba kũrora kana kũrĩ na marĩhi matinagio akaunti-inĩ ĩno yaku na kana nĩmatinie me moothe na kana nĩũrĩhĩte mathĩrĩ moothe ma akaunti-inĩ ĩyo. Wa kerĩ, nĩ kũhingũra akaunti ĩngĩ njerũ, kũringana na bengi yaku nĩ ĩrĩkũ no ũhote kũhingũra akaunti ĩngĩ njerũ ũgĩtũmĩra thimũ yaku ya moko na kumania na hau nĩkũruta mbeca irĩa ci akaunti ĩrĩa ngũrũ ũcitũme kũrĩ akaunti ĩ no njerũ. Ningĩ kumania hau, ũhũrĩre mũrũgamĩrĩri wa agũri na ũmwĩre atĩ nĩ ũkwenda kũhinga akaunti ĩrĩa ngũrũ. Kũringana na bengi yaku nĩ ĩrĩkũ no etĩkĩre kana arege, akũĩre wĩkinyie gĩturwa gĩaku gĩa bengi.

Gĩtumi kĩmwe gĩtũmĩte mũgũnda wakwa ũkorwo ũtarĩ na magetha mega nĩtondũ wa kwaga gwĩkĩra thumu mũiganu. Rĩria daga gwĩkĩra thumu mũiganu gwa kahinda kanene tĩĩri wakwa nĩũhũthaga muno na ũgakorwo ũtarĩ na hinya wa kũhota gũkũria mĩmera. Nĩĩ nĩnjikarĩte ihinda rĩa mĩaka ĩtatu itarĩ ndekĩra mũgũnda wakwa thumu na kwoguo rĩrĩa ndahanda mĩmera ndĩhotaga gũkura wega. Nĩngĩ nĩũndũ wa ũnyihu wa maĩ thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa tíĩri nĩ ũthũkĩte mũno wa mĩgũnda na ũgatuĩka ndũngĩhota gũkũria mĩmera.

Niĩ njĩtagwo Teresia Wangũi, na rũcinĩ rũa ũmũthĩ, nĩngũgeragia gũtũmĩra mami witũ mbeca ciringi ngiri ithano, na rĩrĩa ngũĩkĩraga namba yake, nĩhĩtanirie namba ĩmwe na mbeca icio ciathiĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ. Rĩtwa rĩrĩa rĩumire, rĩranyonia atĩ mũndũ ũcio etagwo Otieno Onyango, na arĩ kũrĩa Kisumu. Na nonyende mwarie nake, nĩguo ahote kũnjokeria mbeca icio. Kana mũtũmĩre mĩtambo yanyu, mũnjokerie mbeca icio. Ũndũ ũyũ nĩndehoya nagĩtĩo.

Nĩtũheanaga ngombo cia thukuru. Na thĩiniĩ wa ngombo ici, nĩũheagũo mbeca iria ũrabatara nĩguo ũcokie mwana thukuru. No nawe, ũgatinagio mbeca icio harĩ mũcara waku wa o mweri o mweri. Na ningĩ, nĩtũheanaga ngombo ya kũgũra kana gũaka nyũmba. Akorũo nĩ nyũmba ũrenda gũaka, rĩngĩ wĩna kĩea kĩ handũ hega, nĩtũgũgũakĩra nyũmba cia ngoroba, na ũkomborithagie, no naithuĩ, tũgũkorũo tũgĩtinia gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtano, nawe ũkoya gĩcunjĩ kia mĩrongo ĩtano, kinya rĩrĩa ũkahota kũrĩkia kũrĩha nyũmba ĩyo ĩyothe.

Rĩrĩa wamũkĩra mbeca thimũ-inĩ yaku, kana wandĩkĩrwo ndũmĩrĩri ya gũkwĩra atĩ kwĩna mbeca ciaingĩra thimũ-inĩ yaku, mbere nene, wagĩrĩirwo nĩkwamba kũrora mbeca icio ciauma kũrĩ namba ĩrĩkũ. Angĩkorwo nĩ namba ya mũtambo ũrĩa ũkũheaga ũkinyanĩria wa thimũ, icio nĩ mbeca njega. No angĩkorwo mbeca icio ciauma kũrĩ namba ũtaramenya kana namba ng'eni, ũmenye acio nĩ akora na wona mahũra thimũ, wagĩrĩirwo nĩ ũhũrĩre mũrũgamĩrĩri wa agũri na ũmũtarĩrie atĩ namba ĩyo nĩ ya mĩkora.

Wambere nĩ kũamba kũaga gũtũmĩra intaneti cia mũingĩ, no ũgatũmĩra intaneti ĩrĩa ĩrĩ ya thimu ĩyo yaku. Na nĩguo ũtigĩrĩre mbeca ciaku ciĩ handũ hagĩrĩru. Tondũ rĩrĩa wahũthĩra intaneti ya mũingĩ, andũ no mahote kuona ũrĩa ũreka. Na rĩrĩa waingĩra bengi-inĩ yaku kana akaunti-inĩ yaku, he mũndũ ũngĩhota kũingĩra, na one ũrĩa ũreka, na amenye wĩna mũigana wa mbeca cigana atĩa, na amenye kinya namba ĩrĩa ũtũmagĩra nĩguo wĩingĩre akaunti-inĩ ĩyo yaku. Kuoguo tũmĩra intaneti yaku we mwene.

Aya nĩ ndagĩtarĩ, nao maronekana tarĩ gũthĩnja marathĩnja mũrũaru ũyũ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, tondũ mathĩna mamwe ma mwĩrĩ, matihotaga gũthondekwo na ndawa theri. Rĩngĩ nĩ mũtumia ũkũgeragia kũheo mwana, no mwana ũcio nĩarega kuma na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩathiaga thibitarĩ, na agathĩnjwo. Rĩrĩa athĩnjwo mwana ũcio akarutũo. Ũndũ ũyũ ndũikaraga mũno, na nĩwahũthirie mũtũrĩre mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakũa.

Ũndũ ũrĩa ũĩkaine mũno thĩiniĩ wa gicigo gĩkĩ, nĩ haro gatagatĩ ka rũrĩrĩ rũa Borana na rũrĩrĩ rũngĩ rũa comarĩ. Haro ĩno nĩĩkoretũo kuo kuma thikũ cia tene. Ona mbere ya mũkoloni atokĩte thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Ndũrĩrĩ ici cierĩ, nĩcitũrĩte cĩrũwĩte. Na rĩrĩa mũkoloni okire, nĩ athondekire mawafici make kũu. Nĩ guo kũgitĩra haro ici, no ũndũ ũcio ndũateithirie ona hanini.

Thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, nĩtwendete kũrĩa mandathi mahiũ mũno. Mandathi maya kaingĩ marugagĩrwo mwena-inĩ wa barabara, na gĩtũmi gĩa kwenda mandathi maya mũno, nginya gũkĩra marĩa makoragwo nduka-inĩ nĩ tondũ nĩ marĩ raithi mũno. Ningĩ, nĩũrona ũrĩa ũraruga ũrĩa araruga, nĩũgũcagũra mũndũ ũrĩa wĩ na ũtheru na ũgũre mandathi make. Mandathi maya mecama mũno, na nĩmakoragwo njĩra ya gũcemania na arata kana andũ a itũũra, mũkarĩanĩra mandathi maya hamwe.

Marenge nĩ makũragĩra mbembeinĩ wega mũno, tondũ marenge mendaga o handũ ha gũtamba koguo tondũ mbembe ĩkũraga ĩrorete na igũrũ, rĩrĩa wahandanĩria marenge na mbembe, marenge mau nĩmambataga mbembeinĩ ĩyo na magatuĩka ma kũraiha mũno, hĩndĩ ĩrĩa ũgatema mbembe ciaku marenge mau nĩmagakorwo maraihĩte na o ũrĩa irenge rĩraihĩte noguo rĩciaraga marenge maingĩ.

Nĩnyĩndete kũruga na kũrĩa ngũkũ mũno, ona kũrĩ oũguo nĩndĩtigĩrĩte gũthenja ngũkũ mũno, makĩria kũmĩtinia mũtwe wayo kugwo, nĩnjĩtaga mũrũ wa maitũ nĩgũo oke andinĩrie mũtwe, angerega ngũkũ ĩyo ndĩthĩnjagwo gĩtũmi nĩ tondũ gũtire na mũndũ wa kũmĩtinia mũtwe. Rĩrĩa ndarũga ngũkũ mũnũngo ũcio nĩwĩihũraga nginyagia kũrĩ arĩa mariganĩtie na niĩ, na andũ othe nĩmaceraga nĩgũo tũkarĩanĩra na tũgakenanĩra.

Kũrorwo ũgima wa mwĩrĩ kaingĩ nĩ ũndũ wa bata mũno, tondũ nĩgũkoragwo na mĩrimũ ĩhithĩte. Rĩngĩ no ũkorwo ũkĩigwa gũthiũrũrũka no ndũrĩ wa thimwo kana wĩna mũrimũ wa gũteng'era thakame, rĩrĩa wathimwo nĩguo ũmenyaga na ũkahota kũnyua ndawa ici na ihenya mũno. Na ningĩ gũthimĩrwo mĩrimũ ta ya magego kana kũroragwo magego kaingĩ nĩ kwega tondũ nĩkũrigagĩrĩria kwenjeka kwa magego, ndagĩtarĩ ona igego rĩna thĩna nĩakũhota kũrĩthambia kana hihi kũrĩthinga nĩguo kũrigĩrĩria gũkũrwo igego rĩu kana gwĩkĩrwo magego mangĩ.

Ingĩamba kũgũra mĩbaibũ ya kũhe nyanya maaĩ, tondũ nyanya nĩĩbataraga maaĩ maingĩ mũno. Wa kerĩ, no ngũre ndawa cia kũhuhĩra nyanya ciakwa, tondũ ndawa cia kũhuhĩra nyanya kaingĩ nĩcikoragwo na goro mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa. Na rĩrĩa arĩmi maremwo nĩkũgũra ndawa icio cia kũhuhĩra ikahĩa nĩ mbaa na cigathũka ciothe. Wa gatatũ, no njite thumu mũingĩ thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa ndukanie thumu ũcio na tĩri wa mũgũnda wakwa mbere ya handĩte nyanya ici, ũũ nĩguo ndĩgĩrĩre atĩ nyanya ciakwa nĩciakũra wega.

Bataraitha ĩrĩa ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri wa gĩkĩro kia igũrũ mũno thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa nĩ bataraitha ya DAP. Bataraitha ĩno nĩũndũ wa gũthondekwo wega, ona gũthũka ndĩthũkaga rĩrĩa ũmĩigĩte nyũmbainĩ yaku, no ĩikare nyũmbainĩ gwaku gwa kahinda ka mwaka mũgima ĩtegũthũka, na ningĩ bataraitha ĩno nĩyongagĩrĩra maciaro mũno mũgũndainĩ, rĩrĩa ndĩmĩkĩrĩte mũgũndainĩ nĩngoragwo na maciaro maingĩ mũno gũkĩra rĩrĩa njĩkĩrĩte bataraitha ici ingĩ ciothe.

Ũndũ wa mbere ũkoragwo kũrora mbegũ ĩyo ĩthondeketwo nĩ kamboni ĩrĩkũ, rĩrĩa ndamenya kamboni ĩrĩa ĩthondekete mbegũ yakwa nĩguo menyaga kana nĩ ngũmĩgũra kana ndikũmĩgũra, no nginya njagũre kamboni ĩrĩa ĩthondekaga mbegũ ciĩna ũbacĩrĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Na ningĩ nĩndoraga mbegũ ĩyo ĩikarĩte ndukainĩ kwa ihinda rĩigana atĩa, ingĩkora mbegũ ĩyo yagũrĩtwo mĩaka ĩrĩ kana mĩaka ĩtatũ mĩhĩtũku ndimĩgũraga, ngũraga mbegũ ĩrĩa ĩrathondekirwo o ica ikuhĩ.

Kandi ĩno nĩĩrĩhagĩra mũrũaru ũrĩa ũkomete thibitarĩ, ũrĩrĩ ũria egũkoma ningĩ ĩkamũrĩhĩra ũndũ ta kũheyo ndawa na kana kinya gũthimĩrwo mĩrimũ, ningĩ akarĩhĩrwo nginya gũthĩnjwo, no gũkũringana akoretwo akĩruta mũigana wa mbeca cigana atia nĩguo arĩhĩrwo gũthĩnjwo. Angĩkorwo nĩ mũrũaru ũrĩa ũrainũka nake nĩarĩhagĩrwo kinyagia kuona ndagĩtarĩ na akarĩhĩrwo kũheo ndawa.

Mabuku, mabuku ta marĩa mandĩkirwo nĩ ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri wa Kenya wa mbere Jomo Kenyatta, nĩmataragĩria maũndũ maingĩ megiĩ ũndũire wa mũgĩkũyũ, na ningĩ njĩra ĩngĩ ya kũmenyerera ũndũire, nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna magongona. Athuri a tene, nĩmataragĩria andũ ethĩ kana njiarwa iria ciũkĩte, ũrĩa magĩrĩirwo kũgerera mĩtaratara nĩguo mahingie ũndũire wao rĩrĩa mareka igongona ta rĩa rũracio.

Ndawa nĩ citeithagia mũndũ rĩrĩa aigua ta emũrwaru handũ hanini. Rĩngĩ nĩ wĩra ũkũrutaga na ũkaigua ta warĩyo nĩ mũtwe nĩũthiyaga nduka-inĩ ĩria ĩhakuhĩ nawe ya kwendia ndawa, na ũkauga nĩ ũkwenda ndawa cia kũnina ruo. Na ũkenderio na ũgatiga gũturwo nĩ mũtwe ,Ũndũ ũyũ ũngĩmairĩria kana ũkirĩrĩrie ningĩ nĩ ũthiyaga kũrĩ ndagĩtarĩ nĩguo agakwĩra kana wĩna thĩna ũngĩ. Ndawa nĩ cia bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa.

Arutwo aingĩ kaingĩ a icigo iria citakuhĩrĩirie mataũni, kana iria cirĩ thĩiniĩ mũno, matikoragwo atĩ nĩmarĩ macemania na tekinoronjĩ, koguo rĩrĩa mwarimũ oka na kĩndũ ta kampiuta thĩiniĩ wa kĩrathi, kana kĩndũ kĩngĩ gĩa kũmonia tekinoronjĩ, nĩmakenaga mũno na magacanjamũka nĩkuona kĩndũ kĩgeni, kĩndũ gĩkĩ kĩmarehagĩra gĩkeno na makanyitanĩra magĩthoma nĩ ũndũ wa ũndũ ũguo nĩmaririkanaga kĩrĩa mathomithio.

Mohoro maratarĩria atĩ ũtonga wa bũrũri nĩwongererekete, na ciringi ya Kenya nĩgĩte na hinya ũkĩringithania na ciringi ya mabũrũri maya mangĩ, na mũno mũno mabũrũri marĩa makũrĩte mũno. Ũhoro ũyũ nĩũkenetie akenya aingi tondũ rĩu nĩmegũtiga kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu ĩrĩa ĩrarĩ kuo. Rĩu mabara nĩ make na ũthii wa na mbere nĩũkĩte na kogwo nĩmekũhota kwamũkĩra ũteithio ũrĩa mangĩbatara kuma kũrĩ thirikari.

Andũ aingĩ nĩmathimagĩrwo thakame rĩrĩa mathiĩ thibitarĩ-inĩ, na gũthimĩrwo thakame gũkaga nĩũndũ wa mũrimũ ta wa mũkingo. Thirikari nĩyũmagĩrĩria andũ na ikamahinyĩrĩria atĩ mathiĩ mathimĩrwo mũrimũ ũyũ, nĩguo maikare memenyete. Gũthimĩrwo thakame nĩ gwa bata mũno, tondũ to mũrimũ wa mũkingo kwĩ mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ ĩngĩonekana kũgerera gũthimĩrwo thakame. Ũyũ nĩ ũtungata wa bata mũno na thirikari nĩyagĩrĩire kũhena motungata ta maya ma tũhũ.

Hĩndĩ ya kirithimathi, nĩguo mũmera ũyũ ũkoragwo umĩrĩte kana ũgaciara na ũkarĩkia gũkũra. Ithuĩ, nĩ tũthiaga tũkaũtua na tũkarĩa mũno. Nduramuthi icio ingĩ, nĩ tũciendagia na kinyagia nĩ twendagĩria makambuni, marĩa mathiaga gũthondeka maĩ ma kũnyua na ningĩ marĩa mathiaga gũthondeka kinyagia njohi mwanya mwanya. Nduramuthi, nĩ ciheaga andũ aingĩ wĩra, arĩa mandĩkagwo nĩguo macitue.

Thiyaga rita rĩmwe harĩ mwaka kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ. Rĩrĩa ndathiĩ kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ nĩ ndĩmwĩraga athimĩre thakame niguo One kana no ngorwo na mũrimũ ona ũmwe. Ningĩ anjĩre ũrĩa batiĩ nĩ kũrĩa niguo ngorwo ndĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũrohĩndĩ ĩyo ndirathiĩ kũrorwo thakame nĩ thimagĩrwo nginya magego makarorwo na akona kana no hakorwo hena igegũ ona rĩmwe rĩenjeku. Rĩngĩ korwo rĩenjekete nĩ arĩthingaga nĩguo rĩtikae gũthũkia magego marĩa mangĩ.

Rĩrĩa mwana aciarwo, andũ nĩmakenaga na magakũngũĩra mũno, makongana kwa mũndũ ũrĩa wagĩa mwana. Andũ aingĩ a ĩtũra nĩmacemanagia kuo, na makanjia kũmũteithia wĩra na akorwo nĩekwendaga kuuna ngũ, tondũ rĩu ndangĩhota kuna ngũ, tondũ no hĩndĩ akĩgĩa mwana, agateithio na kuna ngũ, na kana kũhũrĩrwo nguo. Na ningĩ angĩkorwo nĩ mwana wa kairitu waciarwo, nĩkugagwo ngemi ithatu no angĩkorwo nĩ mwana wa kahĩ waciarwo nĩkũgagwo ngemi inya.

Ona gũtuĩka kĩndũ gĩkĩ gĩtionekanaga kaingĩ thĩiniĩ wa gĩciogo gĩakwa, nĩkĩonekanaga kaingĩ thĩiniĩ wa rũgũrũ wa Kenya, thĩinĩ wa kũndũ gwĩtagwo Kisumu, na ningĩ kĩndũ gĩkĩ nĩgĩũkaga gĩkĩrĩtwo makũnia, nagĩkarehwo nginya gĩcigo-inĩ gĩakwa. Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkenagĩrĩrwo mũno tondũ nĩgĩtaithagia mwĩrĩ mũno, na angĩkorwo wĩna mwana mũnini ũrathoma, rĩrĩa arĩa kĩndũ gĩkĩ, nĩkĩongagĩrĩra hakiri hinya na akahota gũthoma wega.

Matukũ ma tene, marenge marĩanagĩrio na gĩtheri. Magathambio magatinangio, na makaruganĩrio hamwe na gĩtheri. Irio icio nĩciakenagĩrwo mũno, no rĩu, marenge matirugagwo mũno, na andũ arĩa aingĩ marugaga marenge, nĩ arĩa marĩ na ciana nini, tondũ marenge nĩmataithagia ciana nini mũno gũkũra, nĩkĩo marugagĩra ciana nini, no mĩciĩ mĩingĩ thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, ndĩrugaga marenge mũno kũhe andũ agima.

Niĩ ndĩ mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka mĩrongo ĩrĩ, na thĩiniĩ wa wiki ta ithatũ hĩtũku, nĩngoretwo ngĩgiywo nĩ meciria mũno, ũũ atĩ, wona ndathiĩ toro, ndihotaga gũkoma, tondũ njiguaga kwĩna thauti-ingĩ, iria itamenyaga kũrĩa cikoragwo cikiuma, na rĩrĩa ndera andũ arĩa twĩnao atĩ kwĩna thauti ndĩraigua, manjĩraga aca, gũtirĩ thauti ĩroka, na onao nĩmanjĩraga atĩ nĩngoragwo ngĩyarĩria kaingĩ, na niĩ ndiririkanaga ngĩyarĩria. No nyende mũndeithie.

Hĩndĩ ĩrĩa gwakuo itũra-inĩ rĩakwa, andũ a itũra, nĩmarũrũnganaga kũrĩ andũ arĩa makuĩrĩirwo kana mũciĩ ũrĩa ũkuĩrĩirwo. Na rĩrĩa mathiĩ kũu, nĩmakoragwo makuĩte indo cia gũthiĩ gũkĩamũkĩrwo nacio. Nĩmakuaga indo ta iria na mĩgate ĩrĩa ĩgũthiĩ kũrĩo, na rĩrĩa makinya kũrĩa, makaheana indo icio nĩguo irugwo. Ningĩ, nĩmaikaragia andũ aya makuĩrĩirwo, kaingĩ magaikara ũtukũ mũgima, makĩmaragĩria, nĩguo matikagĩo nĩ meciriria, kana nĩguo mamomĩrĩrie kĩmũtũrĩre. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa.

No gũthiĩ ũgũthiĩ nduka ĩrĩa ĩrĩhakuhĩ nawe ya Mpesa, na wĩre mwendia wa nduka ĩyo atĩ nĩũrenda kũruta mbeca iria ciĩ akaunti-inĩ yaku. Ningĩ, mwendia ũcio no gũkũria egũkũria ũrenda kũruta mbeca cigana, akwĩre kana we enacio. Kuma hau, ũthiĩ thimũ-inĩ yaku, na uge atĩ nĩ kũruta ũraruta. Wona waciruta, ũkwamũkĩra ndũmĩrĩri ya gũkwĩra nĩwaruta mũigana wa mbeca cigana ũna, nake mũndũ wa nduka, nĩekwamũkĩra mbeca icio na akũnengere.

Rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ-inĩ ĩrĩa ĩrĩhakuhĩ nawe, ũthiaga ũkera mũrũgamĩrĩri wa arwaru atĩ nĩũrenda kuona ndagĩtarĩ wa ciana. Nake agagũtarĩria ndagĩtarĩ wa ciana akoragwo kũ. Ũgathiĩ hau hena ndagĩtarĩ wa ciana, na ũgabanga raini ĩrĩa ĩrĩho. Nĩũkuona andũ angĩ, mũno mũno atumia manyitĩte ciana ciao, metereire ndagĩtarĩ ũcio, kwa ũguo, nĩũkũmenya ũcio nĩ ndagĩtarĩ wa ciana.

Ikinya rĩa mbere rĩa kũhika rĩkoragwo nĩ kũracia. Mũthuri ũrĩa ũragũrana nĩ okaga kinyagia kwa mũirĩtu na akaracia na thĩiniĩ wa kũracia kũu, nĩguo ahoyaga ithe wa mũirĩtu rũtha nĩguo eke ũhiki na mũirĩtu wake. Rĩrĩa metĩkĩrio nĩ aciari a mũirĩtu kũhikania nĩ mathiaga nambere na ũhiki. Hĩndĩ ya kũhika, andũ nĩ mainaga nyĩmbo cia ũndũire, magekĩra nguo cihanaine cia ũndũire na makarĩa irio cia ũndũire na magakenanĩra mũno.

Thikũ cia mbere mũhiki ũyũ mwerũ, ndaheagwo wĩra ona ũrĩkũ thĩiniĩ wa mũciĩ ũcio, no ningĩ, nĩ atugagwo nĩ atumia arĩa akora kuo, na nginya nyina wa mũthuri wake, makamuonia ũrĩa marutaga wĩra, na ũrĩa maikaraga nĩguo rĩrĩa amenyera, onake aikarage o tao. Ningĩ, mũhiki ũyũ mwerũ nĩakenagĩrĩrwo mũno na akonio gĩtĩo kĩnene nĩguo etĩkĩrĩke thĩiniĩ wa mũciĩ ũcio, kana aigue etĩkĩrĩkĩte thĩiniĩ wa mũciĩ ũcio.

Igongona rĩa mbere rĩkoragwo rwa kũracia, na thĩinĩ wa kĩracia, mũndũ ambaga gũthiĩ kũona mũciĩ. Rĩrĩa mũthuri athiĩ kwa mũirĩtu, nĩaugaga atĩ nĩwe wĩna mũirĩtu wao, na koguo oka kuona mũciĩ. Igongona rĩa kerĩ rĩkoragwo rĩa gũtarĩrwo indo, magathiĩ makerwo mekwendwo maracie indo cigana atĩa. Igongona rĩa gatatũ rĩkoragwo rĩa kũrenga kĩande, narĩo nĩrĩo rĩa mũico thĩinĩ wa kũracia. Kuma hau, andũ nĩmetĩkagĩrio meke ũhiki.

Wa mbere nĩũrabatara kũmenya gũtega thamaki. Na mbere ya ũmenyete gũtega thamaki, no nginya ũkorwo ũkĩmenye ũrĩa gatarũ gatwaragwo, nĩguo rĩrĩa wathiĩ na gatarũ, ũkahota gũtega thamaki. Nĩũrabatara gũkorwo wĩ na neti, ĩrĩa ũgũikia maaĩ-inĩ, nĩguo ũhote gũtega thamaki. Thamaki ningĩ cititegagwo atĩ hĩndĩ ciothe, no nginya ũcagũre iria nene, koguo neti yaku, no nginya ĩkorwo na marima rima manene, nĩguo thamaki iria nini ciũrĩre, na ũtigwo na thamaki ici nene.

Twarĩ anini na twaumĩte thukuru na mami witũ agĩtwĩra atĩ notũthiĩ twenje ngwacĩ, nĩguo tũke tũcihĩhie tondũ kwarĩ njuma natũtiathiaga kũndũ. Rĩrĩa twathire mũgũnda, nĩtwenjire ngwacĩ icio tũkenete mũno na ihenya, na tũgĩũka tũgĩakia mwaki, nĩguo tũhĩhie ngwacĩ citũ, onagũtuĩka ithuĩ tũtiaigĩrĩire ngwacĩ citũ thĩinĩ wa cuma ta ĩno, ithuĩ twacithikire na mũhu na cikĩhĩa. Rĩrĩa ciahĩire nĩtwacirĩire na cai.

Ingĩkorwo ndĩ ngari-inĩ, mũno mũno mbathi-inĩ, nyone cũcũ mũkũrũ arũgamĩte na niĩ njikarĩte thĩ, nĩndũgamaga nĩguo oe gĩtĩ gĩakwa, aikarĩre ndakae kũnoga mũno. Ningĩ ingĩkorwo ndĩ thabarĩ-inĩ, rĩngĩ ndĩrathiĩ handũ haraihu magũrũ, na nyone mũtumia mũkũrũ kana mũthuri mũkũrũ akuĩte kĩondo kĩritũ, nĩthiaga harĩwe na ngamũĩra kana ndĩmũtaithie gũkua mũrigo wake, nĩguo ahote gũthiĩ magũrũ wega.

Rĩrĩa kwĩna riũa mũno, mũndũ nĩaiguaga akĩenda kũrĩa kĩndũ kĩhehu, gĩtarĩ ta irio ici ingĩ cina maguta. Nĩũthiaga ũkagũra kĩgwa. Kĩgwa ta gĩkĩ kĩendagio mwena-inĩ wa barabara, kana andũ maracithiũrũrũkia kũu, maciũnũrĩte. Rĩrĩa wagũra kĩgwa gĩkĩ, ũgagĩkaria, na maaĩ makĩo nĩmakoragwo na cama mũno, na ũhehu ũcio ũkarigĩrĩria ũrugarĩ ũrĩa uma naguo, kana ũkahũrana na ũrugarĩ ũrĩa wĩkuo. Nĩngenagĩra mũno ngĩrĩa kĩgwa.

Marĩhi marĩa mega ma thimũ nĩ ma mbere ya ũtũmĩrĩte, ũkagũra kandi, nĩguo ũtũmĩre thimũ, tondũ rĩrĩa andũ mangĩheo marĩhi ma kũrĩha thutha wa gũtũmĩra thimũ, andũ aingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa tondũ nĩathĩnu, nĩmekũgĩa na mathirĩ manene mũno, na maremwo gũtũmagĩra thimũ icio, no rĩrĩa ũrarĩha mbere ya ũtũmĩrũte, nĩũmenyaga atĩ ũkũgũra kandi rĩrĩa wĩna ũndũ wa bata ũrenda kwĩra mũndũ, na kwa ũguo, weheranwo na mathirĩ.

Aca, gĩtumi nĩ tondũ andũ a gĩcagi gĩakwa, matithomithagio ũrĩa magĩrĩirũo nĩ kũrĩa, nĩguo matikagĩe mĩrimũ ta ya cukari, kana mĩrimũ ta ya gũteng'era thakame. Ikinya rĩa mbere, rĩkoragũo gũthomithia andũ mĩrĩre mĩega, nĩguo matikagũatwo nĩ mĩrimũ ĩno mĩũru. Na ningĩ, angĩkorũo nĩ mĩrimũ ta kanja, andũ nĩmabatie gũtarũo, ũrĩa magĩrĩirũo nĩ kwĩrora, kana nĩ ndariri irĩkũ ũngĩona, nĩguo ũthiĩ thibitarĩ-inĩ, nĩguo ũhote gũthondekũo narua mũrimũ ũcio ũtanatherema thĩiniĩ wa mwĩrĩ waku. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakũa, na ningĩ, thirikari no ĩheane motungata matũhũ ma gũthimĩrũo mĩrimũ ĩno, nĩguo andũ arĩa arũaru, makamenya mũrimũ wao nĩũrĩkũ.

Mũgarũ na mũhĩrĩga witũ wa gĩkũyũ, rĩrĩa mũndũ wa kuma mũhĩrĩga wa mbaruya enda kũhika, rĩrĩa moka rũracio ota rwa gĩkũyũ, o marugaga ngima ĩna rangi ũngĩ ũhana tĩri. Ngima ĩno, nĩmũgarũ na gĩkũyũ tondũ ithuĩ tũtirugaga ngima ĩhana ũguo. Ũndũ ũyũ, nĩwangegirie mũno rĩrĩa ndathire rũracio-inĩ, na nginyagia ũhiki-inĩ wa rũrĩrĩ rũrũ rwa mbaruhiya.

Agĩrĩirũo nĩ ambe arute mwana ũyũ mũnini nguo ciothe, amũhure, oye gatambaya, akaihũgie na maĩ mahehu, na amũhure mwĩrĩ wothe, nĩguo one kana nĩegũtiga kũhiũha. Kuma hau, niagĩrĩirũo nĩ amũĩkĩre nguo, no amũĩkĩre nguo nini mũno kana nguo hũthũ mũno, ĩrĩa ĩtekũingĩria rugarĩ. Rugarĩ ũyũ ũngĩkĩrĩria, kana aikare ihinda inene one kana rugarĩ ũyũ no ũrathiĩ na mbere, nĩabatiĩ kũmũtũarĩra ndagĩtarĩ, nĩguo amwĩre ũrĩa abatiĩ nĩgũĩka nĩguo mwana ũyũ ahone.

Rĩrĩa wathiĩ kiriniki, ndagĩtarĩ nĩagũthimaga na akona kana mwana ũcio nĩaikarĩte wega, ũrĩa abatiĩ gũkorũo aikarĩte arĩ nda. Ningĩ, nĩũthimagũo indo ka kiro, nĩguo ũkonekana kana mwana ũyũ waku, nĩarakũra. Ndagĩtarĩ nĩekaga, kana nĩathimaga, akona kana mwana ũyũ, arĩ o muoyo. No ũngĩikara mũciĩ wage gũthiĩ thibitarĩ, rĩngĩ mwana no akorũo akuĩrĩire nda, na ndũramenya, wanjie kũrũara, na ũrũare makĩria, kinya ũhotũo.

Rĩrĩa ndathiĩ, bengi gũkomba mbeca cia mbiacara, nĩmanjĩraga atĩ no nginya ngorũo ndĩna, mbiacara ya mũigana mũna, kana no nginya moke mbiacara-inĩ yakwa na mone indo iria ciĩho. Angĩkorũo ndirĩ na indo cia thogora wa igũrũ, matikũhe ngombo ĩno, na angĩkorũo ndĩna indo ciĩ na goro nomahote kũhe ngombo ĩno. Ũyũ nĩ ũndũ mũru mũno, tondũ kaingĩ ndikoragũo na indo nyingĩ nduka-inĩ yakwa, kuoguo nĩmaregaga kũhe ngombo ici.

Ĩĩ nĩndĩretĩkanĩria. Kiriniki cia thutha wa kũheo mwana nĩ cia bata mũno, tondũ rĩrĩa wacerera ndagĩtarĩ, nĩahotaga gũthima mwana ũyũ kilo, na akona kana nĩarongerera, nĩguo amenyeke kana nĩarakũra wega. No rĩrĩa waikara na mwana waku mũciĩ, ndũmenyaga kana nĩarakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Oho, ndagĩtarĩ nĩahotaga kũmũthima, akona kana no akorũo ena mũrimũ ũngĩ o wothe. Ningĩ, andũ a itũra rĩakwa, maregaga gũthiĩ kiriniki cia thutha wa kũheo mwana, nĩũndũ wa kwaga tigiti, wa gũthiĩ kinya thibitarĩ-inĩ.

Hĩndĩ ĩmwe nĩthiĩte thibitarĩ, na ndagĩtarĩ akanjĩra nĩekwenda gũthimĩra mĩrimũ yothe, nĩguo one thĩna wakwa wĩha. Rĩrĩa ndekĩrirwo macini ĩno guoko-inĩ, nĩndanjirie kũigua ta guoko gwakwa kũraimba, ngaiguaga ta guoko nginya kũngĩtarũka, nĩndamakire mũno, no ndagĩtarĩ nĩanyũmĩrĩirie, akĩnjĩra atĩ andũ othe nĩmekĩragwo macini ĩno, na makahota kũrutwo o wega. Ũndũ ũyũ warĩ wa bata mũno, tondũ ndagĩtarĩ ũcio nĩanjĩrire atĩ nĩma ndi rĩ na thĩna wa gũteng'era thakame.

Ũndũ wa mbere nĩ kwamba gũthambia moko maku na thabuni, ũtigĩrĩre nĩ wathera biũ, ningĩ woye mbamba ũmĩikie njohi-inĩ nĩguo ũthambie handũ harĩa ũrenda gũtheca cindano. Ningĩ ũcoke ũkunye ngothi ĩ yo ya harĩa ũrenda gũtheca cindano nĩguo wĩingĩrie cindano, wĩingĩrie cindano kahohora ũtigĩrĩre ndawa yoothe nĩ wamĩkĩra mwĩrĩ-inĩ wa mũrũaru ũcio arabu ũcoke ũrũte cindano ĩyo ũmĩte na njĩra ĩrĩa nyagĩrĩirwo handũ ĩtangĩoywo nĩ ciana.

Ũndũ wa mbere nĩkwamba kuoya namba ya thimũ ya mũtumia ũyũ ũraheirwo mwana, nĩguo rĩrĩa e mũciĩ, akahũrĩrwo thimũ, akaririkanio atĩ nĩegũbataire gũthiĩ thibitarĩ-inĩ, na athiĩ na mwana wake, nĩguo ndagĩtarĩ ahote kuona mwana ũcio. Rĩrĩa atumia mainũka mũciĩ, nĩmaregaga gũcoka thibitarĩ-inĩ, tondũ gũtirĩ mũndũ ũkũmoria. No rĩrĩa maririkanio, nĩmekũgĩa na guoya, na macoke thibitarĩ-inĩ, nĩguo macoke mateithĩrĩrio ciana icio ciao. Ũndũ ũngĩ wa bata nĩ kwaga kũrĩhia atumia aya maraheirwo ciana. Maũtungata maya magakorwo nĩ ma tũhũ, nĩguo atumia aya mahũthĩrwo na mahote gwĩkinyia thibitarĩ-inĩ.

Cibũ wa itũra rĩtũ nĩanĩrĩire atĩ ciana ciothe cia thukuru wa mũthingi nĩiraheo njanjo, na njanjo ĩno itikũherwo thukuru-inĩ, koguo mũciari wothe no nginya atware mwana wake thibitarĩ, nĩguo aheyo njanjo ĩyo ona korwo wĩna wĩra no nginya ũhoye rũtha, nĩguo ũtware mwana waku thibitarĩ-inĩ aheyo njanjo. Rĩrĩa ndathire thibitarĩ-inĩ mũthenya ũria twerĩtwo nĩndakorire andũ aingĩ metereire ndagĩtarĩ na onanie ngĩeterera nginya rĩrĩa ndakinyĩrirwo, ngĩingĩria mwana wakwa na ndagĩtarĩ akĩmũhe njanjo ĩno.

Motungata ma mbere ya kuheo mwana ndagĩtarĩ akoragwo rĩngĩ akĩrora mwana kũhũthĩra macini iria cikĩroraga ciana. Akaigĩrĩra macini iyo igũrũ rĩa nda ya mũtumia na akona ũrĩa mwana aikarĩte. No rĩrĩa mwana arĩkia gũciarwo ndagĩtarĩ nĩ ahotaga kuona mwana ũcio ũthiũ kwa ũthiũ na akamũthimĩra mĩrimũ ĩria angĩkorwo nayo. Ningĩ akarora kana no arongerera ũritũ wake niguo amenyeke ka nĩ arakũra wega na nĩ ararĩa wega. Hangĩkorwo harĩ na thĩna o wothe ndagĩtarĩ ũcio nĩ ahotaga kwĩra nyina wa mwana ũcio na kũmũthondeka.

Ũndũ ũyũ nĩwa thoni mũno, na ningĩ, nĩũthĩnagia ciana nini cia airĩtu. Rĩrĩa airĩtu magimario, nĩmakoragwo na thoni nyingĩ, tondũ ona matihotaga kuga atĩ nĩmekirwo ũndũ ta ũyũ, tondũ, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ, rĩu andũ nomarohĩga na magathũra ũndũ ũyũ, kugwo nĩũndũ wa bata mũno kwaga gũtwara ciana ciaku cia airĩtu ithiĩ ikagimario, tondũ ona nomagĩe na mathĩna mangĩ ma mwĩrĩ, rĩrĩa marekwo ũndũ ũyũ.

Wambere nĩ kũmũtarĩria, atĩ nĩagĩrĩirũo nĩ kũamba gũtiga kũrĩa irio ciĩna cukari mũingĩ kana maguta maingĩ, tondũ, kanja, mũno nĩyendete cukari na nĩĩtheremaga mũno yona cukari, kuoguo gwĩthema na gũtherema kwayo, nĩ kwaga kũrĩa irio ciĩna cukari mũingĩ. Ningĩ, wakerĩ, nĩkũmũĩra athiage thibitarĩ maita maingĩ. O rĩrĩa ndagĩtarĩ amũĩrĩte, agatinda agĩthiĩ nĩguo athimĩrũo onekane kana nĩĩratherema, nĩguo ndagĩtarĩ ahotage kũmũgitĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ nĩma kanja nĩĩhonagũo.

Hĩndĩ ĩmwe nĩndaiguire ndĩna gathundo mwĩrĩinĩ wakwa, na gathundo gaka gatieheraga, rĩmwe ngaigua ta kena ruo, ũndũ ũcio nĩwamakirie mũno na ngĩthiĩ thibitarĩ nĩguo thimĩrwo, ndagĩtarĩ nĩathecire cindano na akĩruta kanyama ka mwĩrĩ wakwa nĩguo agathime, ningĩ ngĩikara wiki igĩrĩ na ngĩcoka thibitarĩinĩ ĩyo na akĩnjĩra atĩ mwĩrĩ wakwa ndũrĩ na kanja, ũndũ ũyũ warĩ mwega mũno tondũ nĩndakenire.

Ũndũ wa mbere ũkoragũo kweheria maĩ marĩa marũgamĩte mategũthiĩ, hakuhĩ na mũciĩ. Ũndũ wa kerĩ ũkoragũo kũrenga nyeki ĩrĩa yoothe, ĩrĩ hakuhĩ na mũciĩ-inĩ waku, tondũ rũagĩ, nĩ rũendete kwĩhitha kũrĩa nyeki-inĩ, na kũndũ kũrĩ na maĩ maingĩ. Ũndũ wa gatatũ, ũkoragũo kũgũra neti, cia gũĩkĩra ũrĩrĩ-inĩ, nĩguo rĩrĩa rũagĩ rũaingĩra nyũmba yaku, rũkaremũo nĩ gũgũkora harĩa ũkomete.

Andũ rĩmwe thĩiniĩ wa itũra rĩakũa, nĩmeragũoatĩ rĩrĩa mathiĩ kuona ndagĩtarĩ, no nginya mambe marute mbeca cia kuona ndagĩtarĩ, ona matathondeketũo, mbeca cia kũingĩra nĩguo mone ndagĩtarĩ ũcio. Ũyũ nĩ ũndũ mũru mũno, tondũ kaingĩ, andũ aya ona matikoragũo na mbeca njiganu, cia tigiti wa gũthiĩ thibitarĩ-inĩ ino, kuoguo rĩrĩa merwo mambe marĩhe mbeca, na ona matirĩ marathondekũo, nĩ maiguaga ngarama ĩyo ĩ igũrũ mũno. Ningĩ, rĩrĩa maingĩra thĩiniĩ, nĩmeragũo atĩ njanjo icio, ciĩ na goro, na kuoguo no nginya marĩhe.

Mũrimũ ũrĩa ũtoragia ciana thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, nĩ mũrimũ wa Marĩria. Tondũ wa gicigo gĩakwa gũkorwo gĩ kĩaraganu, maĩ nĩ marũgamaga mũno makaga gũthiĩ. Na ningĩ tĩri wa gĩcigo gĩakwa ũgatũma maĩ matikarike. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ rwagĩ nĩ rũkaga kwĩhitha gũkũ maĩ-inĩ, na rũkaingĩha mũno na hwai-inĩ rũgakora ciana. Na ningĩ nĩ ũndũ wa nyeki ĩrĩa ĩkoragwo kũu rwagĩ nĩ rũingĩhaga makĩria. Mũrimũ ũyũ nĩ ũtoretie ciana mũno thĩiniĩ wa itũra rĩakwa.

Aciari a mwanake ũyũ ũrahikania nĩ mabaga magathiĩ kũrĩ aciari a mũirũtu ũrĩa ũrahikio, na makamwĩra atĩ nĩ marenda kũhikania. Kumagia hau nĩ mekaga ũhiki, mũthenya wa ũhiki ũkoragwo wa gĩkeno mũno tondũ andũ a rũrĩrĩ rũrũ nĩ moĩkaine na gũkenerera ũndũ ũyũ. Ningĩ mũthenya wa ũhiki nonginya mũthuri ũrĩa ũrahikania athĩnje, akorwo athĩnjĩte ng'ombe kana mbũri, ĩno nĩyo ĩrĩyagwo mũthenya wa ũhiki.

Mwaka mũthĩrũ, rũrĩrĩ rwakwa nĩrũkoretwo rũhotetwo mũno nĩ mũrĩmũ wa marĩria na mũtongoria wa kũma rũrĩrĩ-inĩ rwakwa , nĩ etĩre cĩbũ wa ĩtũra rĩ tũ na akĩmwĩra nĩ ekwenda gũkorwo na mũcemanio na andũ a itũra nĩgũo mathomithio, rĩrĩa andũ a itũra metĩrwo mũcemanio ũcio, atũmia aĩngĩ mũno nĩ mathiire na rĩrĩa mathire magĩtarĩrio ũrĩa mangĩĩgitĩra ona ngĩnyagia ciana cia o kũmana na mũrĩmũ ũyũ wa marĩria nĩ maheirwo ngĩnya neti cia tũhũ nĩgũo matĩkarwarage mũrimũ ũyũ.

Rĩrĩa ndũrĩrĩ yamenya mĩtugo ĩrĩa mĩagĩrĩru, nĩũndũ wa gũthaitĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ, mĩtugo ta gũithamba kaingĩ, gũĩthamba moko na thabuni rĩrĩa wauma kĩoro, na ningĩ kũrĩa irio iria ciagĩrĩire, irio itarĩ na cukari mũingĩ, irio itarĩ na maguta maingĩ kana cumbĩ mũingĩ. Rĩrĩa ndũrĩrĩ ciathoma ũũ, nĩmahotaga gũtigĩrĩra atĩ kinya njiarwa ciao, nĩciathoma ũũ. Ũguo, na kuoguo, andũ a rũrĩrĩ rũu magakoragũo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, kana makahota gũĩthaitĩra mĩrimũ.

Ikinya rĩa mbere nĩgũtigĩrĩra atĩ nĩ ũrarĩa irio theru, ũgathambia matunda wega na ũkamakamũra mbere ya ũmarĩte. Ũndũ wa kerĩ, nĩ thirikari gũtigĩrĩra atĩ indo iria irendio matuka-inĩ, citingĩthũkĩra andũ ũgima-inĩ wao wa mwĩrĩ. Ũndũ wa gatatũ, nĩ gũthoma ũhoro wa ũtheru, ũhoro wa gwĩthamba, ũhoro wa gũthambia nginya magego, ũrĩa ũngĩgitĩra mĩrimũ taya magego na kinyagia indo iria wagĩrĩirwo nĩ gũtũmĩra nĩguo gwĩthaitĩra mĩrimũ.

Ũndũ wa mbere nĩ gũthomithia ciana ici nini kuma ciana cia thukuru wa mũthingi, ũhoro wa kũĩgitĩra kumanagia na mũrimũ ũyũ wa marĩria. Kũmonia ũrĩa nyeki yagĩrĩirũo nĩ kweherio mĩciĩ-inĩ, na maĩ marĩa maikarĩte kũu, meherio mĩciĩ-inĩ, na kĩnyagia gũtũmĩra neti rĩrĩa marakoma. Ũhoro wa kerĩ, nĩgũthomithia andũ a rũrĩrĩ, magetũo mĩcemanio na magatarĩrio ũrĩa mangĩthaitĩra kumana na mĩrimũ.

Ĩĩ nĩndĩaga indo cia kwagĩrithia ũgima wakwa wa mwĩrĩ, kĩroko rũcinĩ wona ndokĩra nĩndĩaga icungwa. Icungwa nĩ rĩũĩkaine na kũhũrana na mĩrimũ kana kũrigĩrĩria mwĩrĩ na kũhe mwĩrĩ hinya wa kũrũa na mĩrĩmu. Ũndũ wa kerĩ, nĩ ndĩaga irio iria ingĩ ta thũkũma, thũkũma onacio nĩ cirigagĩrĩria mĩrimũ na cigakuongerera thakame, wĩna thakame nyingĩ nĩ ũkũhota kũhũrana na mĩrimũ. Ũndũ wa gatatũ, nĩndĩaga thamaki, thamaki nĩ ĩheaga mwĩrĩ hinya na ũkahota gũkũra wega kinyagia ciĩga ciaku, kugwo ũgethaitĩra mĩrimũ.

Niĩ nyendete ũrigiti wa thibitarĩ, tondũ rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ-inĩ, nĩũcemanagia na mũndũ ũthomeire, ũhoro wa ũrigitani, na kuoguo, nĩakũheaga ndawa iria ciagĩrĩire. Ũrigiti wa mũciĩ, kaingĩ nĩmũhĩtũke nĩmahinda, na kaingĩ ndũteithagia andũ, kuoguo, andũ nĩmabatie mathiĩ thibitarĩ, na rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ, ndagĩtarĩ nĩahotaga gũgũthima, tondũ arĩ na macini cia kĩrĩu, iria cikoretũo cigĩthundũrũo, ya cia kũhũrana na kinyagia gũthima harĩa mũrimũ ũkinyĩte. No arigitani a-gĩtene, matingĩhota gũthima ũrĩa mũrimũ ũtheremete. Makwĩraga o kĩrĩa ũngĩnyua ta mĩtĩ ya mũgũnda, no, kwaria ũma, matigũthondekaga.

Kũrĩa irio iria ciagĩrĩire, makĩria matunda na thamaki, nĩgwa bata mũno harĩ gũthaitĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũũ nĩ tondũ, irio iria ta matunda, nĩciheaga mwĩrĩ hinya wa kũrũa na mamĩrimũ, koguo mĩrimũ ndĩgũgũkora, na onayagũkora, mwĩrĩ nĩũkũhota kũrũa nayo, no ũtarĩte indo ici, mwĩrĩ waku nĩũgũtorio nĩ mũrimũ. Kũrĩa irio iria ibatarĩte kũrĩo, nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ĩĩ. Guka witũ, nĩakuire nĩũndũ wa mũrimũ wa cukari. Mũrimũ ũyũ kaingĩ, rĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ, nĩoragio nĩ ndagĩtarĩ, kana kwao nĩ kũrĩ mũrimũ ũyũ wa cukari. Kuoguo, mũrimũ ũyũ nĩũkoragũo wa kũgayanĩrũo. Kuoguo, andũ othe nĩmagĩrĩirũo nĩgũthimũo mũrimũ ũyũ, angĩkorũo thĩiniĩ wa bamĩrĩ yanyu nĩ kũrĩ mũrimũ ũyũ. Mũrimũ ũyũ kaingĩ wonanagia na ndariri ta cia kũrĩo nĩ mũtwe, kũigua ũtarĩ na hinya, na rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ ndũramenya nĩkĩ kĩũru.